Abiro miyo tich bedo mayot eyor ng'ado ne dhiang' lum kata loso ne chiaye chiemo maginyalo chamo ekinde ma gin gi kech kata e kinde magigombo gima ginyalo chamo. Kaluwore gi rang'iny mar kata yor keto tich bedo mayot koluwore gi gir keto tich mayot manyasani mokel gi yorni.

Lokruok osebedo bang' kinde kaluwore gi tiere mar gige tich tokendo miyo tich bedo mayot mokalo. Nikech koro ngufu dhano ok ti mang'eny to gige tich miyo tich bedo maok tek ahinya nikech gige tich mokel manyasani machalo kaka manenore kae timo tich bedo mayot koro ok mi pek bedi makelo mondo nyak mag gigmoko obed mapiyopiyo.

Tij ni mokwongo ahere nikech ne aneno ka chieng' moro achiel, ne aonge gi pesa mar chulo somba kata gi dhok mar wazungu ni chulo school fee na. To koluwore gi pur mar olemo kata chiemo aina ni nomiya yot mar timo tijno. Koro miya ahere ahinya. Mana ni en gi pogruok moko mabe samoro nyalomiyo ikos here. Kaka rite tek odwaro chiwruok to kata kamano tok ndalo matin to duoko ne ber.

Tijni kelo chiemo keto e mesa. Inyalo lose kiselose tok kayo titero chiro tiuso. Pesa miyudo kuom use nyalo konyi e yore mag dongruok. Koro en tij puodho. Tok time tikaye tiende ni igole e puodho. To kisegole e puodho tilose maber tidhi use. Tok use tiyudo pesa manyalo konyi e yore mag ngima.

Chiemo ni ka iseluoko to iyiedho ngeye no. Kiseyiedho ng'eye no, to itiyo gi laki kata bende inyalo tiyo gi pala ki ipayogodo kata iyiedho godo lemo matin mare tinyamo. Kisenyamo to pige no imwonyo to yugi mowuok kata toka mowuok tok nyamo pige no ing'udho oko.

Mae tich ma kitimo to mokwongo nyaka ilos ipuro kamoro. Kisepuro kamoro mayom michungo migolo yugi. Kastiyudo pipe moro kata gir keyo pi. To Ilose maber tituche matin mati matin ma pi nyalo kalo godo. Kaesto iyudo kodhi. Koro kise komo kodhi e line makomituchogoni kendo line makomituchegono. To ikete ma oae pi koro pi nyalo ringeiye ka pi chwer ka dhi kuonde mopogore opogore. To sama odhi kuondegi to oyudo tiende kodhi cha kuma ne ichwoye. Koro kodhi kanyak toyudo pi morome ma sama chieng odonjo kata liet kobiro to ok mi otuo.

Gima biro e pacha tok kaneno tijni, mokuongo en kaka anyalo bedo japith. Japith mar chiaye. Chiaye machalo kaka winy, machalo kaka gweno, sana sana machalo kaka akuru. To kendo mar ariyo en, kanyakla ma le winjore godo. Nikech king'iyo tinwang'o ka en tich moriwo le kendo en tich mar dongruok. Koro tijni kang'iyo to pith biro e pacha, kaka anyalo chako pith.

Mokuongo nyaka ipur kama idwa pithe. Kaisepuro kata kiseloso kanyo, to ichako gi kunyo bukni. Kiseng'eyo ni in gi kodhi maromo nade mag rabolo. Kisekunyo bugo maber moromo rabolo, to ikao kodhi no mipudho tibi dhi keto. Kiseketo to iiko tiende matin, to ok iike te, iwene thuolo matin. Then bugo no be ok iik te. Iwe thuolo matin ma pi nyalo budore e iye. Kamano kamano e kaka itimo kasto iumo maber tiweyo. Koro thuolo be nyaka imigi ma rabolo nyalo nyuol go. Bugo no kikunye, nyaka obed bugo moyarore ma rabolo nyalo nyuol godo.

Tijni nikod nengo e alwora wa nikech mokuongo ma en chiemo. Chiemo konyo sama kech nitie. Chiemo konyo e gero ngima wa. Ma en tich ma nigi nengo kendo en tich maber nikech king'iye to en olemo, olemo en chiemo, chiemo en gima nigi nengo e ngima wa.

Nayudo pesa sama natimo tijni kata obedo ni en tich ma otenga be nie koda gi dwaro nikech ma chiemb otenga. Otenga koyudo nyathine chamo, to en mana kinda manabedo godo nikeche ne an gi kwan mondo abed japith koro nabedo kode tong', en gimanyuol tobedo gi tonge tonge nanyalo tiyogodo but ahinya ahinya ne ok anyal timo nikech koro ajapith nadwaro mondo onyuol. To kosenyuolo tong' mang'eny nitiere manamaye mondo oyud tong' monyalo toyo te mok ni moko odhi ofuwo. Koro ne obedo kamano mabedo japith.

En ohala ma, en ohala mar pith, kendo en chiemo. Ma koro bi, oromo mondo dhi olosi, aeto cham. Koro gima bi, kuong biro e pacha en nyak kata olemb pith. Emabiro e pacha kaka koro osepure puodho, obiro, molose maber ma koro oromo sama koro ing'wede, koro owuok alot e kawuono ong'wede.

Ma en tich mar pith. Kendo mantie ka en oduma mag kodhi. Moket tenge mondo odhi opidhi e puodho. Sama ipidhe tok pith, nyaka obed gima nikod nengo e alwora, nikech toke to nitiere duoko. Duoko en keyo. Keyo kose ka tinyalo chame, to sama ichame, ok chame gi jo, jo ma opidhe kende. To nyaka jo alwora be nyaka yud gimoro ma iketo e mesa.

En oganda gi njugu. Mago kit gik mahero ka kendo gin gik masetemo nikech mokwongo njugu kipidho to kikayo to itero chiro to iyudo ka beche nimalo kendo en gima iyudo ohala mang'eny. Bando inyalo yudo ohala nikech be pod inyalo tiyo kode irege ichame kuon,e ngima be kitero chiro to odhi, ok odong'. En gima usore. Oganda, oganda bende kipidho to nigo hande, kata obedo ni gwen be nikode e puodho, to en gima ni gohala. Koro en gima nigi nengo.

Tijni nikod nengo nikech ma punda. Punda konyo e ting'o misigo kata gik ma pek ma okinyal ting'o, punda to nyalo ting'o. Koro omiyo tich bedo mayot. Tich bedo mayot sana eyore mag sombo gik moko kata mwandu. Ting'o mwandu, sombo mwandu, punda konye.

Mokwongo nyaka iyud chiemogi kapok ichako tet ,togi kanyakla miriwo mondo olosgi, kasto kaka michele ikwongo ichwako mochiegi mitiek wachne. Ichak idonje ring'o iloso machiegi michiel maber ,machalo kaka avokado, iyudo manosekuogi mochiek maber kasto ing'ade matin tikete e san maler ,gi mchele itoko e san maler tiketo gi kanyakla.

Mae tworo. Tworo konyo, kata tich mar pidho tworo ni konyo nikech tworo tiyo e loso tol. Tol inyalo usi. Koro tworo kosegol ng'eye ma ralum no, tiloso godo tol. Tol kosemin nyalo konyo nikech itere chiro tiuse tiyudo pesa.

Dhiang' onyuol. Ineno nyathi dhiang' dhiang' omiyi nyathine inyalo yudo chak kuom dhiang'. Koro chak nitie to dhiang' nitie. Mano gik makelo mor nikech chak pesa be okelo.

Kiseng'iew rombo to rombo nyaka iyudne kamaro ma gi nyalo chamo e lum maber. Sama gichiemo be nyaka giyud pi ma gi nyalo modho. Nikech rombo e le to le nyaka modh pi to le nyaka chiem.

Mae lo osepur kasto olos duonde minyalo pidhie chiemo machalo kaka pidho rabuon, pidho niang' to ineno ka ochok lo kasto owe kama pi kata ka koth chwe to pi nyalo kale.

Maeki ber nikech inyalo loso kode inyalo yiedhe iloso kode chips inyalo yiedhe iloso kode bajia. En owuon inyalo use nikech ma waru kata ngwacho. To ngwacho iuso, ngwacho tedo chips, ngwacho loso chips, ngwacho loso bajia.

Olos kamoro makare ma kadhogi osekwayo osechamo chiemo, to gi olos negi kamoro ma oole pi ma pino ginyalo wuotho to ka gisewuotho to gibiro to gichokore kaa gimodhe koro gi sani dhogi modho pi kamoro achiel molosi.

Wan gi Instagram, wan gi Facebook, wan kod Twitter, wan gi Whatsapp, eka wan gi Telegram, to magi duto te sirikal okelo manyalo puonjo. Mokwongo kata kawachako gi mbui machalo kaka Tiktok, ibiro nwang'o ka ji somo weche kata ng'ato ng'eyo gimotimore kata ng'ato nyalo kawe kaka gir mor kowinjo thumbe moko. To kwadok e mbui machalo kaka Facebook inwang'o ka tinde nyaka habari kata weche matuch ilando koyudo yorno. Koro Youtube be nitie kanyo manyalo kowo kata wende ,manyalo kowo lendo mag piny owacho.

Mae en pith, kendo loso orundu moro matin, minyalo kete alodi moro, inyalo kete kitunguu ni moro, inyalo keto kate olemo moro, Maberne en ni samoro ma koro otworeni ma ok ine kinyalo yudo gimoro, to orunduni kanyo ema inyalo doke. Igole gimoro matin, iloso godo kata mogo moro michamo, kata kuon moro.

Dielni en jakwo. En diel manyalo chodo to dhi chamo puodho. To koketne gini e ngúte, to miyo wuongo eki ngéyo kuma odhiye, gi kuma okwae. Koro achiel, ma diel, gima ni e ngút dielno miyo won diel ngéyo kuma dielnde nie. Kata koponi onindo gotieno to ka jokwoge obiro mondo okawe, to owinjo kaka gino ywak, to ofwenyo ni diel to koro ero dhi. To bende pith mar diel bende gini konowa ni biro e pacha ni gini, ni diel pithne en pith maber. Onego wapidh diel, onego apidh diel, to diel en gimoro ma le ma bende ichamo.

Dhok chalo gimadhirore ,nyalo kelo mor . Kichako irango to be dhok ng'eny kae, kiwe magi ,magi gik ma kiuso kata gin gik manyalo miyo pesa bedo. Gin gik makelo mor, chak inyalo uso, inyalo chamo dhiang' kaka chiemo, puro gi dhiang'.

Tijni ober. Pith mar chiae, mana ni odwaro thuolo maber mar lowo ma ginyalo chieme. Kendo nyaka losnegi kamoro ma ginyalo ninde. To nikech naateme, to ne anwangó ka en gima, toke, to nago okang' nikech en gima kidhi iuso, kaka koro gin, onywoloreni onywoloreni, tok ndalo matin, to iuse idonje dhiang'. Tok ndalo matin ipo ka okelo lokruok maduong'. Koro en gi ohala.

Igero kul . Kisegero kul, sama iseya kuath kata lago dhok, to ichung' tigonyo tol e ng'ut dhiang' ka dhiang' to dhiang' donjo. Kasto iloro. Then sama dhok dawuok gokinyi, irwako tol e ng'ut dhiang' ka dhiang',tiyawo dhod kul, to dhiang' ka dhiang' wuok.

Mokwongo mondo jodak makamagi yud kony mayot, nyaka los ndara. Ndara manyalo chopo chenro mag piny owacho chopo kuno. Kendi ndara manyalo miyo samoro jok manosedhi malo moyudo lony chopo kanyo mar kelo paro manyien machalo gi mago.

Ng'ani ng'ani nie mbui kendo otimo chenro mag loso KUSSIPS e mbui. Koro en e yamo kata en e mbui ewe weche lony ma nyasani mag kompyuta kotimo chal kagima oloso yore mag manyo kata timo kwayo mondo odonjI e achiel kuom mbalariany kata sikunde mag mbalariany konuang'o somo mamalo.

Chako nobedo matek kaluwore gi samwoyo to nikech ne ang'eyo ne an gi lengo mondo mi achop e duoko. Ne atimo kinda e ka bang'e ne ayudo ohala.

Imanyo yiende. Kisemanyo yiende kata kisetong'o yien mang'eny moromi michich ni oromo tiyo tijno tikunyo bugo mag yiendego misoye yien. Kaesto imanyo omusmal bende miriwogigodo mondo kata kisoyogi to gitegno. Kaesto iweyo kamaro achiel ma itiyogo kaka dhot. Koro kanyo e piko godo dhok kendo kanyo e midonjogo ka ida timo tiji. Koro samipiko dhok tigolo tol eng'ut gi. Kagiwuok tirwako negi tol.

Yore ma ngato nyalo yudo godo pesa kowuok e pinje maoko namba achiel. Ka opo ni ng'ato ochako chiwo ok kata yawo sikul mar nyithi kiye kata kar jot mar nyithi kiye kaeto okete embui to grube moko nitiere man loka man oko e pinje maoko ma oikore mar kelo kony ne joma chalokamago. Koro ng'ano nyalo chopo mayot mondo ochalk yudo kony kata pesa kowuok e pinje maoko.

Kae ikwongibedo gi adiera kuom namba kata line kata yo kuma idwaoro omwom kadhiye kata omenda ka dhiye. Mano yo mokwongo. Nyaka ikwong ifweny ni to kuma omenda dwa dhiye ni bende en e kuma nonego bed ni inchwalo omenda kochikoe?

Mae biro kokalo kuom kambi ma okelo line mag gi mag tudruok mamiyo ngato nyalo oro pesa kowuok kamoro ka dhi kamachielo. To mondo koro otimre e yo mapiyo piyo ahinya kowuok e pinje ma oko en ni nyaka koro med ne dhadho makoro onyalo timo gigo bedo mapiyo.

Mae miyo ng'at ok chandre nikeche ibiro yudo ni kuonde machalo kaka bengi niye chal ka bor gi kor gwenge mae samoro ng'ato nigi dich monegokony mapiyopiyo to pesa ne ni kata e bengi. Tibroyudoni nyalo tame mondo okony chandruogno, kaokonyal gole e simu. Koro emomiyo manitiere e sime bedo mamit kendo inyalo konyo chandruok moramora e samobire nikech inyalo gole kamoramora katekor gwenge.